Kisaidia peyie epiki ndaiki naanyai toonkolong'i naaponu nisaidia sii pee menya ng'uesi nena daiki tenepiki nena ajijik naanyori nisaidia sii peyie eshumieki mbolea.